Andũ aria moĩkaine na gũcenjania mĩrigo tene ĩrĩ ta njĩra ya thũgũrĩ nĩ ikamba, arĩa macenjanagia na gĩkũyũ , mĩrũ , mathai, embu ona andũ angĩ aingĩ, njĩra ĩno yarĩ njega gũteithĩrĩria ngwatanĩro njega gatagatĩ kao ona ningĩ kũhota kũona kĩrĩa mũndũ atarĩ na kũhotithia mũtũrĩre wao gũthĩe nambere ona ningĩ njĩra ĩyo niyateithagia hĩndĩ ĩrĩa kwĩna thĩna wa kĩmbeca nĩgetha kũrĩha ũhũthũ wa kuona indo iria mũndũ angĩkorwo atarĩ kwa ũguo ĩno nĩ njĩra ĩmwe ĩrĩa ya ũhuthũ mũno kũhũthĩra na nĩ ĩkĩrĩte nginya thũgũrĩ ya mbeca kuonania atĩ andũ nĩmahotaga kuona kĩrĩa matarĩ na gũcenjania na indo rĩngĩ cia mĩgũnda kana gũcenjania na indo ta ng'ombe mahiu nĩgetha maica mathĩe na mbere.

Gũthaka mũbira wa magũrũ gũteithagia harĩ kũnyihia maguta mwĩrĩ-inĩ ona ningĩ kuongrera hinya magũrũ ona kana icigo ingĩ cia mwĩrĩ. Ningĩ nĩ njĩra ĩmwe ĩrĩa ĩteithagia kũruta hakiri kũhota gũkorwo atĩ no ĩrute wĩra ũmwe, kuona atĩ mũthaki wa mũbira akoragwo kĩwanja ndagĩka nyingĩ na akuoguo hakiri yake ciothe ikoragwo irĩ mũbira-inĩ. Ona ningĩ nĩ ĩteithagia harĩ mĩrimũ ya thakame kuona ati gũteng'era kũu nĩ gũtũmaga mũndũ anyihie maguta mwĩrĩ-inĩ na koguo thakame ĩkahota gũcera wega na gũtigĩrĩra atĩ mũndũ nĩ akorwo aiganĩtie thakame mwĩrĩ-inĩ.